Eekore naa neripieki laramatak tonopuo duake nomwai suom enshee tanaa sii teneyaa lamei naa keatai silinkinii natipika apaa sirkalii metaa teneloo duakee neyaa nkishu inono nkolong tanaa sii tenetum nghai moyan tornoo neyaa neishu duake pooki keatai silinkini natipikakii eji metaa Kore peiye metaa keishunyee suom inonoo Kore naa nenia silinkini nikinshoo sirkalii Niko naa ainyanguu nkulie naa apik inia paash enenia natuataa payie pumuloo naa ltungani naa hasara tenkishu inono natuataa

Kore naa laramatak loyaa naa ninshe Kuna silinkini esilee naa kajo Nanu ee keisaidika ninshe oleng' amu koree naa peishori ninshe Kuna silinkinii naa keishori ng'amata naodo oleng' etu elak duake naa Kore sii Kenya ngamata naponuu ashuk kuna silinkini mara sii silinkini kumok elak naa kore siakee etuu neja keisaidiatee naa ninshee kuna silinkinii amu ketaasie naa ninshe naaduake kuna silinkinii lkulie siatin lenshe supatii duakee tanaa sii duake loinyeng'unye nkishu onkulie tokitin naara netipat payie etum naa ninshe aaku keisaidiketee oleng' tekunaa shilinginii nawataa apa ninshe te kuna ampunini esilen.

Kore naa Ninkoo laramatak piitumoki aisaidiai ninshee tanaa sii peetum ninshe retoo erawata esilinkini esimu naa Kore nkaji najii empesa noshi narawekii silinkinii indim duake niyaa inie nghoji neboree laramatak metaa kotum naa ninshee akee inia ajii empesa etaana teinie petaa meitoki sii ninshe aponuu aakopuo nghojii noodo apuo ayia metaa ketaaniki naake ninshe teinie metaa Kore akee teneyeu ninshe nereu silinkini enshee naaku ketaana naake inia ajii naji ne empesa narawekii silinkinii tanaa sii duake napikii silinkinii simuu

Kore naa nkampuni naisaidia laturok tiatu eleosho likira na keetai nkampuni nabo oltungani oji jonh ndere neaku ore na enaampuni entoki naisaidia kulo aturok na kisaidia ninye kulobaturok ashu ltarakitani lotur nkopmetaa ore kulo aturok neaku menauru ninche eturito nkop neaku ore kulo tarakitani keetai sinche losioyo meya sinche nkata litok eturito lchmbai okulo aturok.

Kore naa ntoki etipat nias piitum naa ailepunye siai inoo elshampa itumoo naa Kuna silinkinii ee loan, naa kore naa nenia silinkini amu keikumoo indim duake nunkonyii anyer lshampa linoo peneu tanaa aitasapuk peneu payie koree naa peyie iloo niwun naaku ndaa naa sapuk naa intai kore sii ng'hai indim sii duake nuwaa apik naaduake senkei supat petaa meimuu naa duake ng'wezii tanaa sii nkulie suom aponuu anyaa Kuna tokitin inono nituuno ninyang'u sii duake nkulie tokitin etipat natuwaa taata ltaragitani loturiekii peaku naa kisaidiayie oleng'.

Kore tananu naa kelelek ntumoto esile loon tana siai enkiremore naa kore ntoki naitelelek kore naa ninye sirikali ketii naa ninye nkoriong kulo tungana apuno ainguru kuna silingini esile loon tankaraki keyeu naa niche petaa kore ltungana pooki lotii losho lekenya naaku metum naa ninche sumash ,Kore sii aitoki nkae toki aare Kore naa ana ndaa naingua nkiremore tanasi pera kule nganayuo duake naa keyeunoi ninche oleng naaduake tatua maisha eltungani

Kore naa ntoki supat duake tanaa sii sidai, tinilo ajing' hesabu eropiyanii tebiashara olchampa naa keleleku naa telopeny amu keyelou naa duake lopeny aipang'a lkazin lenyanaa peara duake lchampa lenyee eyeu aikataa neitibir apik duake ng'hai wataa tanaa sii apik duake ng'hai senkei naaku keataa naaduo silinkinii naipiritaa inia bai teneloo sii duake ninyee naaku keyeu nowun duake iloo shampaa lenyee naaku keata naake silinkini naipirita inie tenelo naa sii duake nopuku ng'hai tokii taatua ilo shampa lenyee apukokii naa ninyee naaku keyoloo naake lopeny neikunaa yani aaku keata ake lopeny lengo tanaa sii duake mpang'oni naipirita lshampa lenyee.

Kore naa ng'holikinot naimaa lairemok eing'oruu naa ninshee Kuna silinkinii nainyeng'unye Kuna mashininii enkiremoree naa Kore naboo, kelakwaa naa netii Kuna ampunini nayerieki Kuna silinkinii, naa Kore otoki Kuna silinkinii itumoo Kore Kenya ng'amata Niko ashuk Naaku silinkinii kumoo naa ishuk meriseree naapa niwaa yie naa Kore otoki ng'hai toki euni Kore naa otokii Kuna ampunini naa Kore peaku iyeu nilo aiyaa kuna silinkinii naaku Koodo naa ng'hojii niima iyeita kuna silinkini.

Kore naa notumie lairemok kutitii lonii naa naata ngaramaa eabori, naa kore nekwee keji agri-tech and digital leading platforms, Kore otoki duake ng'hai keatai ng'hai naji Ngos, naatai sii ng'hai naji self-help groups , naatai sii otoki cooperative bank and credit societies naatai sii abaki duake ng'hai naji government schemes naa nenia ng'ojitin naa duo eidim ninshe notumie naa lonii kutitii naata ngaramaa eabori

Koree taa mpointii naagol tana bunge naa e county e nyandarua naa Kore nekwee naa Kore na lbarbaranii lenshee naa kejii naa keitorok tankarakee motum naa nkari neim naaku motumoki naa duake ninshe ashom sokonini atimir nenia tokitin enshee, kore sii ng'hai toki aare, kejo ninshe meata duake ltungana lenshe naa lkutua lenshee loitasheki ninshe naa teidie tekeper mootu naa abaki duake ninshee nkulie musaadani ekeper payie etumoki naa ninshe atimir nenia tokitin enshee.